Eng' kila betut kekotigei ak biik cheterter yo kakituye eng' oret akoter kakotyet nebo chi agetugul mito tukcheikotiti chito nikakoet mito tukche ikotiti chito neochonye akomi tukche ikotiti chito nemining' eng' inye ako yo ketuiye chito nikakoet eng' oret akikat inendet komakat ikat inendet eng' oret nebo konyit mising' ako yotok komuuch kolechin ngo gogo komuch kolechin chamgei gogo ilechi oo chamgei mising' ilechi oo ichomegei ilechi ming' ak akowek konoto koboru kole kekonyit chichito mising' ako ngitinye akot kii neu kofia anan ko koroisit ko makat icheru koroisit noto asikobit koboru kole inye itinye konyit

Eng' sobenyo komokchinigei chi agetugul boishet ako eng' bichotok kisere boishet komi biik cheserei ako mito biik chekeserei ako ngele anendet ai chito nekamokchinigei chito nebo Kasi ako kakecheng'wo atko konyoru komi tukche makat aarortogei asikobit konai kole anendet ai ng'o kongoit komakat eng' tai akat inendet ko ndikakekatkei aarorchi inendet alechi ane ai chito nekachenyei chitoab kasi ako anendet nekanyikoyoiwo kasit noto ko ngoka kasit nebo kot aarorchi inendet tukche makat koyai ko ngonekabo mbar aarorchi inendet tukche makat koyai akalechi inendet anendet nemakat alipani eng' kila arawa

Eng' sobet nebo chitugul komi chorondok chetindoi chi ako yo katuiyo ak chorondochoto komuuch kong'ololyo ng'alalet negoi ako kora ko biik kocham kobendi ndonyo ko ndonyo komuch inyoru biik cheterter akot inyoru chorwen'ung' nekakanyo ndonyo konyikwal tukuk cheterter ko ngele kakawe ndonyo konyaal tukuk asianyor chorwenyu eng' komosata bo ndonyo komuuch ketou ng'alet eng' ortinwek cheterter korok ketou kekotikei aketebekei akobo chametab gei nebo borwekcho ak nebo konyo koboto lakokcho ndikakerokche kekotikei agenonjigei tukuk chekatestai kong'etkei kokikapakachkei ketou anyun Ng'alalet age nemabo kakatyet